Ng'ano iria njiguĩte ũhoro wĩgiĩ nyoni ĩno nĩ atĩ nyoni ĩno nĩyo ĩrĩa nditũ mũno he nyoni ciothe, na nyoni ĩno ndĩngĩkĩhota kũmbũka, na nyoni ĩno nĩ ĩkoragwo na ihenya rĩingĩ mũno he nyoni ciothe, na nyoni ĩno rĩrĩa yacemania na thĩna ũrĩa ĩtangĩhotana naguo, yambaga gũgĩthika mũtwe wayo tĩri-inĩ na matumbĩ ma nyoni ĩno marĩa ĩrekagia nĩ makoragwo makĩrĩtie kiro ĩmwe ngĩigua.

Gĩkundi gĩkĩ no njuge nĩ kĩndeithĩtie kuhe mataro megiĩ mbia, na nĩkĩndeithĩtie na biacara ciakwa nĩũndũ nĩ kĩheanaga ngombo nginya maita matatũ ma kĩria ũigithĩtie, na gĩkundi gĩkĩ nĩkĩo kĩria kĩhoketwo mũno he makundi mothe ma mũthemba ũyũ, nĩũndũ gĩtikoragwo na ũici wa mbia, kana ũgakĩigua kĩna macira maingĩ makoniĩ ũici wa mbia ta makundi marĩa mangĩ.

Haha hena mbũri, na mbũri ici ũria cigĩthondekeirwo, harĩa ciragĩikara, cithondekeirwo ũndũ citangĩhota kũra, kana ũndũ citangĩhota gũthiĩ mĩgũnda-inĩ yene, kwananga, na hena mũtambo ũrĩa ũtũmagĩra rũhuho gũthondeka thitima, na hena handũ ha gũtahĩra maĩ, na handũ hau ũrĩa hagĩthondeketwo, hathondeketwo ũndũ mbũri icio citangĩhota kwananga maĩ macio, na maũndũ maya mothe nĩmarakĩngenia mũno.

Rĩrĩ nĩ ibabaĩ, na kũrĩa ibabaĩ ndũkoragwo ũrĩ ũndũ mũritũ, nĩũndũ no gũthiga ũthigaga ibabaĩ rĩu, nĩũndũ ngothi yayo ndĩngĩkĩrĩka, na ũgagĩtinania tũcunjĩ tũcunjĩ tũnini tũnini, tũcunjĩ tũrĩa ũngĩkĩhota gũkĩtanuka, na no ũkiuge ũrakĩenda kũrĩthĩa, ũthĩe ibabaĩ rĩu nĩguo ũkĩhote kũrĩnyua, nĩrĩnyuagwo na nĩrĩkoragwo rĩ raithi mũno gũthĩĩka, na ũguo nĩguo ũkĩrĩaga ibabaĩ

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ nĩ atĩ, teknologia nĩ ĩgĩũkĩte gũkĩhũthia maũndũ maingĩ nĩũndũ gaka nĩ kamacini karahũra dawa mũgũnda-inĩ, wĩra ũrĩa wakĩrutagwo nĩ andũ aingĩ mũno, na kamacini gaka ti ta mũndũ atĩ nĩ gagũkĩnoga na, nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ngakĩona teknologia nĩĩgĩũkĩte kũhũthia maũndũ, o ho ningĩ no ĩragĩtũma andũ makĩage mawĩra na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ, na macio nĩmo maũndũ mokaga meciria-inĩ ndona ũndũ ta ũyũ.

Kĩrĩa kĩrenderea haha kĩhuana tarĩ ũndũ wa bata, tondũ mũndũ ũrĩa ũramerethera nĩ ta aramerethera ũndũ wĩgiĩ mbia, ũngĩona bamĩrĩ ĩno kana andũ aya arĩa mahuana tarĩ bamĩrĩ, kũringana na ũrĩa maragĩthikĩrĩria nginya magagĩkuhĩrĩrĩa nĩguo makĩone kĩrĩa marakĩeretherwo, kĩhuana tarĩ kĩndũ gĩa bata, na kĩhuana tarĩ kĩndũ kĩngĩmateithia mũno tondũ nĩ ta matigĩte gwĩka ũndũ ũngĩ nĩguo magĩthikĩrĩrie ũndũ ũyũ.

Ũyũ nĩ ũrĩithia wa ngũrũwe, na kũringana na ũrĩa ngũrũwe ici cikĩigĩtwo nĩ atĩ, ngũrũwe ici cithondekeirwo ũndũ citangĩhota kwananga irio, na mũndũ ũyũ ũrĩithagia ngũrũwe ici ahuana tarĩ mũndũ mũgĩ nĩũndũ, ũrĩa ciĩkĩrĩirwo irio ciacio kana harĩa cirarĩra citingĩhota kũhurunja irio koguo nĩ mũndũ mũgĩ tondũ nĩ arakĩmenyerera wanangĩki wa irio, na ngũrũwe ici cihuana tarĩ theru koguo mũndũ ũyũ nĩ akĩrutaga wĩra mwega wa gũgĩcirĩithia, na ngagĩkenio nĩ ũhoro ũyũ mũno

Ĩno nĩ nduka, na hena mwendia na mũgũri, na bata wa duka nĩ atĩ ndũngĩgĩthiĩ o kambuni o kambuni kũgũra kĩndũ kĩmwe kĩmwe, nonginya gũkorwo na kĩndũ ta duka nĩguo ĩkakĩrehe indo icio ciothe handũ hamwe, nĩguo ũgakĩhota gũkĩgũra, na warora haha duka ĩno nĩ ta mwene duka ĩno nĩ aragĩtĩkĩra mũndũ agakĩrĩha na thimũ, ũndũ ũrĩa ũkĩhũthĩtie maũndũ mũno, nĩũndũ ndũragĩbatara gũtinda ũkuĩte mbia, wĩna thimũ bata thimũ yaku ĩna mbia no ũkĩhote kũrĩha na thimũ.

Ingĩbundithia mũndũ gwĩka mbanjeti kana gũbanga mbia ciake ũũ, wa mbere nĩ akĩmenye mũigana wa mbia iria e nacio tondũ ndũngĩgĩbangĩra mbia iria ũtarĩ, na wa kerĩ agĩbange indo iria aragĩbatara kũringana na kĩndũ kĩrĩa gĩ gĩa bata makĩria, gĩgacokwo nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩbuatĩte kĩndũ kĩu, wa gatatũ nĩ atĩ akĩonganĩrĩrie thogora wa indo ici aragĩbatara, na ciagĩkĩra mbia iria e nacio akĩnyihanyihie indo icio.

ĩno nĩ ngurubu ya andũ arĩa mokĩte hamwe, nĩguo mahote kũigithia mbia ciao nĩguo magahota gwĩka ũndũ na mbia ciao na kĩrĩa kĩrangenia makĩria ngurubu-inĩ ĩno nĩ atĩ hena ũrĩa ũrakĩandĩka ũndũ wothe ũrĩa ũrenderea na mbere, na mũndũ akomberwo mbia kana akĩigithia mbia magakĩandĩka nĩguo matikanahĩngĩcanĩrwo magĩka mathabu, na ngurubu ici nĩ citeithĩtie mũno atumia aingĩ na ngurubu ici nĩ indo cia bata, nĩ ngurubu cia bata rũrirĩ-inĩ rwitũ rwa gĩkũyũ.

Rũrĩrĩ rũrũ nĩ rũrĩrĩ rwa mathai na ĩno nĩ bamĩrĩ ĩkarĩte thĩ na ĩtakũhorera ĩkĩhoreire o mũgũnda-inĩ wa o, na hau he na kahĩ karagĩthondeka kĩndũ na he na mũtũmia ũrĩa ũhũana taragabundithia gũthondeka kĩrĩa karagĩthondeka. Na hau kando he na kana kangĩ karagĩthikĩrĩria ũrĩa kahĩ kau karagĩbundithio gũthondeka kĩrĩa karathondeka. Na hena mũthuri we hau ũrathakia mwana, mũthuri ũcio nĩwe ũhuana tarĩ we ithe wa ciana icio.

ĩno nĩ bunda na bunda ĩno ĩkute tũri, na ũngĩrora kou bunda ĩno ĩrĩ kwĩna riũa rĩhiũ mũno, na nĩũndũ tũri tũtingĩhota gũthiĩ thabarĩ ndaihu na riũa nĩkĩo tũgĩkuĩtwo. bunda ĩkoragwo ĩ nyamũ ĩmwe ĩ kĩo kĩingĩ mũno, nĩ ĩkoragwo na hinya mũingĩ na nĩ ĩtũmĩkaga gũkua mĩrigo, na nĩkĩo ũrona ĩgĩkuĩte tũri tũtũ tũtandatũ na ũhũthũ mũingĩ ũũ.

Ĩno nĩ biacara ya kũruta mbia thimũ-inĩ kana ya gũĩkĩrĩra andũ mbia thimu-inĩ. Na biacara ĩ no ũrĩa ĩrutagwo rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ atĩ no nginya ũthiĩ biacara-inĩ ĩ yo na gĩbandĩ gĩaku, ndũngĩkirutĩrwo mbia ũtarĩ na gĩbandĩ gĩaku ũgakĩonania waruta raini-inĩ yaku, bata wa gũĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ nĩ gũkoragwo na wĩici wa mbia raini-inĩ cia andũ mũno na rĩu nĩguo kũgirĩrĩria wĩici ũcio gĩbandĩ nĩkĩo gĩteithagia mũndũ ndagakĩrute mbia raini-inĩ ciene.

Ici nĩ ikundi cia gĩkambuni iria ciheanaga ngombo kana cigagĩteithia andũ kũigithia mbia ciao, na rĩrĩa ndona ikundi ici kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ gũtherema nĩ ũndũ ikundi ici nĩ citeithagia andũ mũno mũno ũhoro wĩgiĩ gũtheremia biacara ciao kana gwaka nyũmba, ĩ kana kũrĩmithia mĩgũnda yao na ikundi ici nĩ cia bata mũno mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Ũyũ nĩ cukuru wa Kabarak, na thĩ-inĩ wa obici ĩno hena andũ mĩthemba ĩrĩ, hena arutwo arĩa mokĩte kwĩyandĩkithia, nĩguo magĩthomere cukuru-inĩ ĩno kothi iria makĩendaga gwĩka, na hena arĩa rĩu makĩrutaga wĩra gũkũ cukuru-inĩ ĩno, nĩo marakĩmaandĩkithia, nĩo marakĩmekĩra mũtambo-inĩ wa cukuru, na hena angĩ marakiuma nja makĩingĩraga. Cukuru ũyũ nĩ cukuru ũikaine mũno gũkũ Kenya.

Ũyũ nĩ mũtambo wa thimũ wa gũkombanĩra mbia, na mũtambo ũyũ rĩrĩa ndaũtũmĩrĩte nĩwakĩndeithirie, nĩwakĩngombeire mbia, na nĩ andũ makoragwo na thayũ mũingĩ mũno, tondũ matikũhĩkaga kũrĩha mbia icio, na rĩrĩa warĩha, magagĩkuongerera mbia ingĩ nyingaingĩ ũgagĩkorwo ngombo yaku no ũkĩhote gũkomba mbia nyingaingĩ gũkĩra iria wagĩkombeirwo, na nĩ mũtambo ũteithĩtie akenya aingĩ mũno.

Haha hena mũtumia ũrakĩra rami, na hena matatũ ĩrakĩhetũka haha, na mbere ya matatũ ĩyo hena nduthi, ĩgĩkuĩte mũthii, na kwĩna nyũmba cia gwĩkĩra biacara na ĩno ĩkĩhuana ta taũni ĩmwe njega ĩrĩa ĩkĩhuana ta ĩna atongoria ega nĩũndũ rami cia taũni ĩno nĩ njake wega, ndũrakĩona marima handũ, na taũni ĩno nĩ ĩkĩhuana tarĩ theru tondũ ndũrakĩona ĩna gĩko handũ, na andũ gũkũ mahuana ta andũ ahoreru ũngĩrora ona andũ ũrĩa maragĩthiĩ mahoreire nĩ ta gũkũ andũ matikoragwo na maũndũ maingĩ.

Ũyũ nĩ mũtambo wa gĩthirikari ũrĩa ũteithagia mũndũ kũrĩha thibitarĩ na nĩguo ũhote kwĩnyandĩkithia mũtambo-inĩ ũyũ wambaga ũkahiinya ndemwa ici ci haha, ũgakĩhingũra mũtambo na ndemwa icio, ũgacoka ũgekĩra gĩbandĩ gĩaku hau ũgakĩihũria haũ na marĩtwa maku ũkamaihũria o na mo o hau, okorwo wĩ mwandĩke no ũkĩandĩke hau mbia irĩa ũkĩingĩragia kana harĩa ũkĩandĩkĩtwo na okorwo ũkĩrĩ nĩ ũkĩhikanĩtie na wĩ na ciana no ũkĩandĩke hau kana gakĩihũria hau. Na ũgacoka ũgakĩandĩka okorwo wĩ na wathe wothe o woothe na okorwo ndũrĩ ũgakĩandĩka oho hau, warĩkia ma u mothe no ũgĩgĩkorwo wakĩrĩkĩa kwĩnyandĩkithia thĩiniĩ wa mũtambo-inĩ ũyũ.

Haha nĩ tũrona hena mwanake ũreyandĩkithia kũhũra kura, na hakĩrĩ na andũ magĩbangĩte raini, makĩenda o nao kwĩyandĩkithia, na bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ wĩna kura nĩũhotaga gũkanagĩthurana rĩrĩa ithurano ciagĩkinya, na gũthurana nĩ ũndũ wa bata tondũ nĩ ithurano-inĩ icio iria tũkĩhotaga gũcagũra atongoria aitũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya.

Kĩrĩa gĩtũmaga nyende mũno kana gĩkangenia ũhoro-inĩ wĩgiĩ kũiga mũthithũ waku bengĩ-inĩ ũgĩtũmĩra thimũ nĩ atĩ ndũteyangaga mathaa maku ũgĩthiĩ gũbanga raini bengi-inĩ, na oho o ũrĩa ũrenderea kũigithia mũthithũ waku noguo ũgĩaga kanya kanenanene ga gũkomberwo mbia bengi-inĩ ĩyo, na ũndũ ũcio wakĩrora nĩ ũgũteithagia mũno gũbanga mbia ciaku na nĩ ũndũ mwega.

Rũrũ nĩ rũĩ, rwĩna maĩ maingĩ, na rũĩ rũrũ rũhuana ta rũkuaga tĩri kuma mwena wa rũgongo, rũgaikũrũkia tĩri ũcio na mwena wa kĩanda, na rĩrĩa tĩri ũcio wakĩingĩha mũno mwena wa kĩanda nĩ ũtũmaga rũĩ rũu rũkegayania, ta ũrĩa tũrakĩona haha, na wona rũĩ rũu rwakĩgayania, nĩ rũcokaga rũgathiĩ rũkanyitana na hau mbere.